En kokwet nyun olekioitoi boisioni, ko yekakong'et metitab koot, akwal tuguk chotet chegimokyin Kee, omitwogik chotet chekichobe sikopit kwam lagok. Ye ka kwal konyong'ochop kamet ab logok ak konde meset akokur icheget kobwa kwomis tugul. Ngeyai boisioniton , koboru kole chomdos kaan, akoui nea sikonyor terchinosiek kou non. Iniwe kora iker oleibundo lagok kwai , komi komie mising ngap, kang'omi kaan mesananito kwomisie, ko ng'ogomi makosa nekaayai lakwa, kimuch en ereyutet kegerkong'. Ako kora niker en ireyu koporu kele sikik chu kokilikee. Kobwa osinye omitwogik meset koma kiit neroisi. Ipe kagilet ab kee ak sikopiit komoru buuch lagok ana amorukutyo.

Eh inoker okere inoni okere ole kikere mulanget ab sukulit ab barak nebo kabarak, ireyutok koyeteset somanet lok chotet chekikomuch kotar eh secondary ako en yute kimuch koraa kisich ee ngomnotet neo missing asikopit konyor boishoni kwak, ireyu kobo komonut missing ngap chito nekokoit ireyuu koboru kele imuch inendet koik chito korun ne ne kitiyengee korun en kokwet anan ko en gaa aah en ireyutet koraa ikere kekere kele eeh miten koraa ribik cheribe kalyet asikopit komoipji ee simonyor tabu lok yon somondos.

Ole kichoptoo koroi en gaa ko yekan kebut en imbar ak keip inyokiun yekeiun nii inde maat ak peek ipoo kochumugan korong ak yekan kochumugan nii, igany kabisa kochumukan kotor kotar peek ak ikoch minitishek tuten nii kokatitit, yekan kokatitit imuche anch inde mwaita ak ibek lii aikobit kiam, bokomonut missing ikiam chutet ngap ee tesyin bik korotik en borwek ak kipnotet, chutet kochekiome, kiome tukuchuton en korik chechang en olin bo konyon. Koroi komaui minenyin ngap ee yon kaa yaan, inonii kopistoo kokeitil ikonye koraa korut agee ko kong korut agee ikere ile maui missing kele komokin gee tukuk chechangii asikopit korut.